Bombego mong'ere e ugwe mar Kenya kaka Marsabit, Wajir, Turkana kod Baru ong'egi nkech timgi mar kwayo dhok mar ni giwuotho ka gia ka kagidhi kumachielo kendo ong'egi nikech miende mag jomachon ma gimielo gi jogo kaka jo Rendile ong'egi ni gin gi gigegi magitimo mang'iso ni pod gitero kitgi kod timbegi machon kaka tweyo tigo e ng'utegi kendo wuotho gi patkira ma dhowa mar luo luongo ni akala, kendo gin jogo mawuotho gi sukni kagigawregodo sama giluwo bang' kiechegi kata sama giwuotho ka gia kumoro achiel kagidhi kumachielo ka gidhing'iyo chiayegi. Kendo gin jogo mong'e kaka jogo ma jodwar kendo mapedho lee omiyo kanyo moting'o jo Turkana kamoting'o boma ma Garissa kamoting'o boma ma Baru kamoting'o boma ma Marsabit mago kuonde ma pod ong'e e ugwe mar Kenya ni orito chike kod timbegi machon.

Ka aonge gi jachung' na to adwa kwalo adwa kwayo hola koa e bengi, to samoro an gi lopa moro kamoro kata an gi gari moro nyamburko moro manyalo bedo ni an gi oboke manyiso ni en nyamburko na, kata an gi utena moko man gi obokegi, anyalo kawo mokuongo anyalo kawo kopo ni an gi lowo kende anyalo kawo oboke manyiso ni lobni mara to adhi atero nebengi to gidhi gineno to gimiya hola ka oboke mara mar lowo cha ema chalona kaka jalno mochung' na. To ka aonge gi lowo to an gi nyamburko mane anyiewo gi omenda maga, anyalo kawo oboke mar nyamburko cha to atero ne bengi to gimiya hola kaok kamano to anyalo kawo kao utena mane agero gi mwandu na, anyalo kawo oboke mag utego to achako atero ne bengi to ng'iyo kendo rango ni to be an jalno minyalo mi hola kaluwore gi gigo kata oboke manyisogi ni mago maga maonge ng'at moro amora manyalo biro ni chando gi ni mago ok gige na. Koro kaonge jal manyalo chung' na anyalo kwayogi mondo gikawna oboke mar gimoro achiel ei gigo, mondo ayud konyruok koa kum gi ma bengi nyalo miya.

Wan wakawo dhok kendo dhok mang'eny mokalo ariyo, to watero gi e pap kuma gichiemee kata wawacho ni wakuayogi mondo wang'iyogi kik gidhi e puothe joma moko. To e dala kawaduogogi to nitie kuma oger negi miluongo ni dipo ma kihero to inyalo tweyo gi kata ka ihero to inyalo mana gere ma ilosne rangach madhok donjo go, koro ok ni itweyogi iye kanyo to ka gisedonjo to rangaj cha ema iloro, mondo mi kik giwuog oko. Kendo rangaj cha bende ne chako konyo nikech jokuoye ok nyal donjo adonja kanyo makwal ni dhok. Omiyo wan wakawo gi to wasoyogi eiye kuma iluongo ni dipo to waloo kanyo gi rangach ma iluongo ni onge jal manyalo donje kata manyalo dhi makaw dhogeni ka inindo saa otieno, kendo waketo dhok mopogore opogore, man gi nyithindo iketo yorgi nikech gin dhok ma inyiedho ka ogik okinyi to ok watue tiendgi nikech wan thothne watueyo ng'utgi kata tung gi mondo mi omiwa tich mayot sama iywagi kiterogi kuma idhi nyiedh giye kata kopo ni ok hgin mang'eny minyalo kwa to mondo mi omiwa tich mayot sama itueyogi kuma gidhi chiemee.

Gino matimore ka en ni ka anguro nitie, maduong' ma dhako ma onyuolo nyithinde kendo ok gin nyithindo matin. Anguroni onindo kendo onindo kuma ogerne moket neye lum mondo mi kik oduanyre to onindo ka onindo arieya mondo mi thundene obed oko manyithinde gi nyalo yudo kaka gimako thuno gidhogi kendo gidhoth maok gilarore kata moro ok oyudo dho thuno ,oro ma omako ni mondo odhodhi. Omiyo angurono onindo mondo mi oket yot mar miyo nyithinde kaka nyalo dhoth nikech mano e yoo achiel ma pod nyithindegi pod nyalo chiemo godo ka gidhodho chak moa kuom anguro maduong' ni. Omiyo onindo ka oriere mondo mi nyithinde obed gi yot mar dhodho thunde kendo mondo mi kik onind kuom moro ma mit odi matho.

Tijni en kod nengo nikech sama ipidho rombe e dalani, to in mayot nikech koponi samoro nyithindo oriemb koa e sikul ni idwaro sikund pesa mondo mi oter omenda mar sikul, to ibiro yudo ka nyithindo yudo yot nikech ka obedo ni matek to inyalo kawo achiel eigi to idhi iuso to mano miyi mwandu mi kata omenda minyalo tero e sikul. Mar ariyo en yorno ma inyalo yudo godo chiemo nikech ka irango maber to ibiro neno ka yiw rombegi ong'adi manyiso ni sama ong'ad gi ni to yiwgini ok witi, yiwgi ni ichamo. Mar adek, en ni inyalo bedo ni ija ohala mar uso mana rombe ka iting'o itero kuonde mamoko to iwilo gi gigo mamoko manyalo konyi dongo odo dala kata idongo godo gweng'u. Rombegi moko nigi yier minyalo liel to ilosogo gigo mopogore opogore kaka lewni gi moko man gi yie rombe mondo mi iwinj liet e nanga ma iruako omiyo en tich manyalo miyi mwandu kendo nyalo miyi chiemo to nyalo miyo gigeni dhi maber.